Tos imwaa agobo kaburet ne kiinam si weguu tuguk che kakeboisien? Tos nee ne kiyain iyai kou noton. Kit ne kiyaan ayay kouu noton ii ko kiyomoche acheng tuguk mutyo kouon asanyor oret nonyorunen tuguchuton mutyo, ago kit ne kiyay ii netaa korong ko kiacheng ole kiabuten , kiacheng ole kiabuten korong ak asir en kitabut en bukut, kin asir en kitabut anam any ayaate pole pole ko angenge ngenge ako kit nekiyaan ayay kouu noton ko kiyogere kole owendi obutii ako kot abut ii

Tam iriptoi ono moek ago nee cheitobonotin cheimokinikei, kit nomokyin gee en moek ii ko kobiyo moek ii koechekitu anyor keswot nekaran anyoru keswot nekaran ii ko amuchi ates tuga en biyunyun ako kit netaa neyoe ak moek ko yoche ibai moita kobiyo ak omitwokik chebo moek. Ogochini moek chego kwam komengech ko echegitun ak kokimetu. Kinekitun ako echekitu kotililekitun ako en moek. Komo kibogokto kelee mooeme tuguk chechang yoche kerib moita yoche kigochi beek yoche kigochi chego yoche kemwet moita kotililit yoche kechengyi moita ole rue yoche kechengyi moek suswek che koron suswek che tot kwam moita ak kobiyo. Yoche ke kerut moita kigochi kerichek yoche kigor moek yoche yoche en moek ii ngo changa moek alak

Tos oret oinon ne kararan en wegunetab tuguk che kokeboisien, en wegunetab tuguk che kokeboishen, netaa yon kogeboishen kit kit netaa neyoche iyay siwegu tuguchuton ko netaa iger ile kibois tuguchuton en ano inai kole tuguchuton ko kibaa nee ak yon kiwegu tuguk che kokeboishen kouu tuguk chebo go chon kokeboishen kouu tuguk chombo mbar che kokeboishen kiyoe mutyo tuguchuton kewegu tuguk polepole siwegu tuguchuton ko yoche inam polepole mutyo asikobwa tuguchuton tuguk

Tos imwa agobo wolutik Che kiibu asi kobos boisietab sitimet ne nekicherin iyai kou noton kit nekicheran ii ko rabisiek Che kitese en kila betut ako mobure sitimet kou keny nguni anilipan sitimet makokaige sitimet kou keny moriyoen boisionik chechang mokomukokse ibaen tuga iboisien en korik ak ibiren bek kit neki ayai ko ki acheng solaisiek ii sikotoreton en boisionik chebo goo kin aboisien solaisiek ko ki kotoreton nguni aboisien Kityo sitimet en boisionik Che echen cheu Che kiboen tuga cheki keisyen chebo bek ii kounoton

Kitogosundo ano chego en tugab chego Ole kitogosundo chego en tugab chego ko kit netai nekiyoe asi itogosu chego ko ibai igochi chengek igochi amitwogik koam igochi bek igochi tuga kasarta komuny en urwet ak igochi sait koamis yoche keripchi saisiek tuga koyoche kebimonji amitwogik ako yoche keger kele kayamgei amitwogik tugul Che ame teta yoche koamis en sait ne yome yoche kegei teta en sait asi komabel chego yoche kiun teta kotililt ako yoche kigor teta olon mo kigor teta komatilitu teta mobwone chego en teta ako maamisie tuga yoche koamis teta kabisa kobiyo lakini mat kowiren koamis ak kobiyo amun oloon kiomis teta kobiyo isiche chego koamin chego

Tos imwaa agobo kaburet ne iyaei en kila si kotoret itondab emet, kit noyoe en Kila betut anee oteksei. En koteset noyoe ngunon ko natekse kokasir chito natekse ko kotekyi chito kokotyi kot ko ngetese taa keteksei ko tesetai koetu korik chongoitu korik kouu ngunon ngetekyi chito tuget koimuche kwoldoishen tuget ak kosir biik imuche kwoldojin biik tuguk ngetekyi chito ngunon kouu sipitali komuche konyaa biik ko ngetekyi any kopit biik che uu echek che tekse anan ko che yoe boisionik alak komukokse kotech emet ngamun moche kotech emet en kamugenywan oo ngotekso en kamugenywan komuche kotej emet en Kila betut

Toreti ne tekset en baetab tugab chego kit neta yon kitekse ketekyin tugab chego korik chemenye ko angetekyi tuga korikwak ii kit netai kosiche teta Ole iburen siche teta Ole imungen moome kerbesik siche teta Ole tot komuny si koamis ak kobiyo komie siche oldo Ole tilil siche teta bek Che tililen Che tot koe sait nekamach ak kasarta ne tot komach koe siche teta kasarta ne Bure en goo komi ak igok koroboni komabire Ropta teta imuche igei teta en goo tuchuto ngobir Ropta komagonu chego ngunon amun kagokaitit

Tos ibuu wolutik achon Che bitu yon kitonosi tetutik Che tononjin USAID en kabilosiek Che miten en Kenya kit netai USAID ini ko ki kotoret bik Che Chang kongeten bik Che miandos bik chetinye mianwogik cheu tuberculosis bik chetinye mianwogik cheu Hiv ko ki komuch kosopcho ak kotestai ak sobenywa ngamun nguni kikoitoi kerichek buch USAID ini ko ki kotoretech en tuguk cheu chon bik kagiwon en emotinwekwak angeon bik kou noton ak komii bichuto kiguren USAID ko kotoret bichuto ko muchi bichuto ko to tekso angamun ingen kole miten amitwogik Che tot ketorech en yu koyoche ngunon kotestai boisietab USAID ngamun chang bik en emoni nyon Che tegemeanen komosito

Ochon oratinwek Che Imuch kokwet koyai si koribok en tiongik ab timin kit netai ko yoche kotekyi uruet tugaa bik komakobwone tiongik cheu ngetundo konyo koame tuga konyo koame. Nego konyo koame kechirek ngetekyi korik tuga komukoksei kobur komie tuga en goo ngamun ii ngonai emet kole yoche kerib tuga ak kotekyi korik tuga oletot koburen kou nego komatot kemeto en Bii amun tot koam ngokik angot koam ngokik koegu hasara angamun koribet nego ago kotetekyini kot nyolu mo kali ketech kot ortinwek Che imuche koyai bik ko imuche kotech korok kiteren tuga asimamanda yoche koker Biik biusiek ab tugaa mat kochut kii si koribok en tiongik ab timin kou ngetundo Ke ker kou noto ak kechengchi Tait tuga si kotok

Tos itetwok kobo kasarta negikonugen boishet tab kokwet kiyoe kasit ainon ago kitoretitoiton ano ak bik alak kit netai ko kiotoret bik cheosen kit Nebo oeng KO kikibendi oinoshek akiunu ainoshek kotililikitun kitoreto bik cheseretos kioljini tuguk bik cheseretos KO ngiolji tukuk bik cheseretos KO imukokse ngunon imukokse en keny kikyoljini biktukuk cheu saburoik ko ngyolun saburiet imuch imuch ibaishen imuchi imin akoam ak bik Kwok yon karoam bandiat ak bik Kwok KO omuchi otoretkey omuvhi owomishe omuchi onget bik alak chekimi ngweny kin kiun ainoshek amun momukokse Koba bik cheosen ainoshek kebendi kiuni oinoshek ako elekitoretitoibik konyoru bik bek chetililen ako momiandos bik mionuokik kiyoe kunoton kibagenge kotilitin oinet akerib tuguk koagengei mokitorchin key tukuk

Tos imwa kinikaste kiniyai boishet tos imwa akobo olekikaste kiniyai boishen ngun netinye gei ak serikalit beret tab Kura tos kibo komonutite en inai kit netai korong kit nongen nobire Kura ongen ale amoche nyon ketoreton Kou ngunon kinobirchin MCA nenyonet ko Kian kolenjech anyoiwok koleekole atekwok oret aubuok bek Andi kerchek sipitali kimukag koyai kasishek choton tukul MCA noton nikipirvhi Kura ako kinopirchi Kura ko ongen Kole amoche nyoketoreton Kole amoche onyor bek amoche anyor bek en sipitali amoche anyor sitimet en konyunet amoche onyor oret nekararan oret nemokwomoni karit aren't betut awe komobwoti aletot Korobon asimakwaman en oret oret nongen eletot anget